E aluorawa watyewoga rombo elaro to wawegi gi chiemo kendgi kochopo samoro kata godiochieng twalokogi kendo elaro moro togi chamo lum kendgi. Ndalo moko be wanyalo ng'ado lum towatero eutegi kuma gidake kuma watweyogiga gotieno ka ginindo. Koro wang'ado lum godiochieng' kata gokinyi to wateronegi eodgino to iketonegi maber tiwegi gichamo kendgi.